Indo iria tũgĩkoragwo tũgĩkĩrĩma rĩu thikũ ici, indo ta ngũkũ, indo ta ng'ombe, kana indo ta mbũri, nĩigĩkoragwo igĩkĩgũrĩrwo irio, iria cigĩkoragwo cirĩ ciamũtu, iria igĩkoragwo igĩkĩgũrwo matuka-inĩ marĩa magĩkoragwo magĩkĩendia indo iria cigĩkoragwo cikĩrĩ cia mahiũ. Namo matuka ta maya, nĩmagĩkoragwo magĩkĩendia irio iria cikĩrĩ cia mĩhĩrĩga mĩingĩ, nĩamu, akorwo nĩ indo ta njui cikĩrĩaga irio mwanya na ngũkũ iria ingĩ nene, na indo ta icio. Kambuni ĩrĩa ĩkĩhũranĩire mũno harĩ ũhoro ũyũ wa wendia wa irio ta ici, nĩ kambuni ĩrĩa ĩgĩtagwo ya Fugo, ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩkĩendia indo mwanya mwanya, kana irio mwanya mwanya cia mahiũ ta maya, gũkĩringana hihi na mahiũ macio ũrĩa makĩigana, kũringana na mĩaka yamo kana mahinda mamo, na ningĩ onagũkĩringana na hihi mahiũ macio magĩkoragwo marĩ magwĩka atĩa, nĩamu kũrĩ ngũkũ cia matumbĩ, nĩgũkĩrĩ ingĩ ciagũgĩthĩnjwo cia nyama, na ng'ombe nĩgũkĩrĩ cia iria, na nĩgũkĩrĩ ng'ombe iria cigĩkoragwo cigĩgĩthĩnjwo cia nyama indo icio, cigĩkoragwo na irio mĩhĩrĩga mwanya, nĩamu nĩ indo mĩhĩrĩga ĩrĩ.

No gũgĩgĩkorwo ũkĩona andũ, magĩkĩnyua hihi maĩ kana hihi kĩndũ ta ndimũ irĩa cigĩkĩragwo maĩ-inĩ. Ũndũ ũyũ nĩ ũgĩkoragwo ũkĩrĩ mwega mũno, nĩ amu madagĩtarĩ kana arigitani magĩkoragwo magĩkiuga atĩ, ũngĩkĩeda kĩndũ kĩrĩa gĩgĩteithagia mwĩrĩ na njĩra nene mũno, nĩ maĩ na matunda. Na nĩ ũndũ wa ũhoro ta ũyũ, ũngĩkĩmenyeria gũkĩnyuaga maĩ, ni magĩkoragwo marĩ mega na kũngĩhoteka ũgĩtũmĩre mataro ma ataramu, arĩa makĩugaga atĩ ũbatiĩ gũkorwo ũgĩkĩnyua ngirathi ithathatũ cia maĩ harĩ mũthenya ũmwe.

Andũ gũkorwo magĩkĩrĩma indo igĩtiganĩte nĩ gũgĩkoragwo na bata mũno gũkũ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ. Tondũ ũragĩkora andũ nĩmarakorwo magĩkĩrima hihi mĩmera ta ya matharũ, na magagĩkorwo magĩgĩtukania na ngina na matunda ta ma mababaĩ. Ũndũ ũyũ nĩ ũgĩkoragwo ũgĩgĩteitha mũrĩmi nĩgetha ndagagĩkorwo agi agĩkĩhoka kĩndũ kĩmwe nĩkĩo gĩgũkorwo gĩkĩmũhe mbeca. Ũgagĩkora mũmera ta wa mababaĩ nĩũgĩgĩkoragwo ugĩgĩkũra mababaĩ ta macio na mũrĩmi agagĩtuĩka wa gũkĩmarĩa, magagĩtuĩka ma gũkĩmũteithia mwĩrĩ-inĩ wake. Ningĩ, mũrĩmi noagĩkoragwo ningĩ agĩkĩhota gũkorwo agĩkĩona mbeca nĩ ũndũ wa gũkorwo atĩ arakĩrĩma mĩmera mũthemba mũthemba. Na rĩrĩa mumera ũcio kĩmera kĩaguo gĩagĩkinya mũrĩmi ndakiagaga mbeca ciagũkorwo agĩgĩthũkũma mwena-inĩ ta ũcio.

Thĩini wa ũrĩmi ũrĩa tũgĩkoragwo tũgĩkĩrĩma, kũrĩa hihi mĩgũndainĩ itũ, nĩ hagĩkoragũo bata mũno rĩrĩa mũndũ agũkorũo agĩkĩrĩma ũrĩmi ta ũrĩa. Ũgagĩkorũo atĩ, nĩ ũragĩkorwo ũgĩgĩetha thumu ũrĩa ũgĩkoragũo hihi ũkĩrĩ wa kĩndũ ta ngo'mbe, nĩgetha ũgagĩkorwo ũgĩgĩkĩra hihi mĩmera yaku ĩrĩa nĩ ta mboga. Ningĩ mũndũ nĩ agĩkoragũo ũgĩgĩetha ndoo iria ũgĩkoragwo ũgĩgĩitĩrĩria maaĩ nacio mĩmera ta ĩno nĩgetha ĩgagĩtuĩka ya gũkorũo ĩkĩgũata wega na ĩgagĩka wega mũno rĩrĩa mũndũ agũgĩkorwo akĩrĩma mĩmera ta ĩno.

Gũkũ gwitũ andũ nĩmagĩkoragwo magĩkĩrĩma indo iria cigĩkoragwo cigĩgĩtwo kahũa. Kahũa nako gakoragwo gakĩrĩmwo nĩ getha gagagĩkorwo gagĩkĩnyuo na caai, kana hihi gũgĩkĩrwo indo-ini ingĩ. Ũngĩkĩenda gũkĩmenya gũgĩtua kahũa mũndũ agĩkoragwo agĩgĩthiĩ ũgakĩrora mbegũ iria cia kahũa cikĩrĩ cia rangi mũtune, niamu icio nĩcio cigĩkoragwo cirĩ mbegũ iria ĩkĩrĩ njĩrũ, kana kau nĩko kahũa karĩa gakĩrĩ njĩru. Wagĩtua icio ndune, mũndũ nĩagĩtigaga iria cikoragwo ciĩ cia rangi wa ngirini, nĩamu icio citikĩrĩ njĩru, na citigĩkinyĩte gũtuo. Wakĩrĩkia gũgĩtua mbegu ici ndune, mũndũ nĩagĩcokaga ũgagĩthiĩ ũgagĩthurania nĩ ũndũ wa mbegũ ĩngĩgĩkorwo ĩkĩingĩrire harĩa kĩmahĩtia harĩ ici ndune, ũgagĩkorwo ugĩkĩmĩruta, na kana indo hihi ta mahuti, kana hihi indo ta tũmĩtĩ tũrĩa tũngĩgĩkorwo tũkĩingĩrĩte handũ ta haarĩa, nĩ getha gagagĩkorwo karĩ gatheru mbere ya gũtwarwo kũrĩa gatwaragwo iganda-inĩ.

Gĩtũmi kĩa gũkorwo hihi ngĩkĩenda ũhoro wa gũkorwo ngĩkĩrĩa mĩanga mũno, nĩ atĩ, mĩanga ta ĩno nĩ ĩgĩkoragwo ĩkĩrĩ irio iria ingĩkorwo igĩkũra naihenya rĩrĩa mũndũ atuĩka nĩ agũgĩcihanda, na mĩanga nĩ ĩgĩkoragwo igĩgĩtiria hihi kũndũ kũrĩa kũragĩkorwo rĩera nĩrĩrakĩrehe thĩĩna, ũgagĩkora mwanga, ona kũngĩgĩkorwo gũkĩrĩ kũaru, mwanga nĩ ũgĩkoragwo ũgĩkũra na ũgagĩkũra na ũgagĩkĩra mĩanga. Na ningĩ mwanga, ũmwe nĩ ũgĩciaraga mĩanga mĩingi mũno, na nĩ ĩragĩkorwo rĩu atĩ ũgagĩkora atĩ andũ aingĩ nĩ marahanda mĩanga ta ĩno, nĩ amu nĩ ĩrakĩrĩo nginya kũrĩa mataũni-inĩ mũno, nĩ amu rĩu andũ magĩcokete harĩ irio irĩa ciakĩrĩ cia ũndũire.

Nĩhagĩkoragwo bata mũno gũkorwo mũndũ agĩgĩkĩra mĩmera yake indo ta bataraitha, nĩ getha mĩmera ta ĩno ĩgagĩkorwwo ĩgĩgĩkũra. Bataraitha ĩno ĩgĩkoragwo cikĩrĩ cia mĩthemba na mĩhĩrĩga mĩingĩ mĩingĩ nĩgetha mũndũ agagĩkorwo agĩgĩteithia mĩmera ĩyo na njĩra mwanyamwanya, nĩ amu mĩmera mwanya mwanya gũkĩringana hihi na ĩkĩrĩ na hihi ũraihu wĩigana atĩa kana hihi ĩgĩkũrĩte kũndũ handũ hakĩigana atĩa, ĩgĩbataraga bataraitha na njĩra mwanya mwanya. Ta rĩu kwa mũhiano bataraitha ĩrĩa ĩgĩtagwo CAN, ĩkoragwo ĩgĩgĩkĩrwo mĩmera rĩrĩa ĩ mĩnini. Nĩgetha mĩmera ta ĩyo ĩgagĩkorwo ĩgĩkĩhota hihi gũkorwo ĩgĩkũra na mahuti mayo makĩrĩ na hinya mũno. Ningĩ no gũgĩkĩragwo bataraitha ĩngĩ rĩrĩa mũndũ arakĩhanda, ĩtagwo DAP, nĩgetha ĩgagĩkorwo ĩgĩteithia ũhoro wa mĩri-inĩ koguo gũkĩringana na ihinda rĩrĩa mũmera ũcio ũkĩrĩ, nĩgetha ũkĩmenye bataraitha ĩrĩa ũgũkĩwĩkĩra na nĩ mũmera mũthemba ũrĩkũ.

Iria cigĩkoragwo igĩgĩtwo thenge, nĩ mbũri niĩ ngĩendete mũno, nĩ amu mbũri ici cia thenge nĩigĩkoragwo ciĩ na ũthaka mwega mũno rĩrĩa mũndũ agũkorwo agĩcirĩithĩtie kũrĩa mũciĩ-inĩ. Cigakĩoneka aírĩ kĩndũ kĩgemu mũno. Ningĩ mbũri ĩno no ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩneneha na ihenya mũno, negagĩkorwo terĩ ya kĩneneha nĩ ĩrakorwo ĩgĩkorwo ĩkĩnora mũno na ĩgagĩkorwo ĩkĩrĩ na nyama nyingĩ mũno. Koguo mbũri ta ĩno nĩ ĩgĩkoragwo ĩna baida nene harĩ nginya mũndũ agĩtuĩkaga atĩ nĩagũkorwo agĩkĩmĩendia ĩkĩrĩ ya nyama, na ningĩ no ĩgĩciarithagia tũũri túkĩrĩ tũnene na twĩna hinya mũno.

Rĩu thikũ ici, andũ nĩ magĩkoretwo magĩkĩrĩa irio iria cigĩkorwo cigĩgĩtwo cia omena, na cio omena ta ici, mundũ agĩkoragwa agĩcioya ũgagĩthiĩ ũgakĩamba ũgagĩthura iria cingĩkorwo hihi cikĩrĩ na tũindo ta tũmahiga kana hihi indo ta mũthanga. Wakĩrĩkia gũkorwo ũgĩkĩruta mĩthanga ta ĩyo kana mahiga ta maarĩa, mũndũ nĩ agĩcokaga gugĩthambia omena ta iria, na ũgagĩkorwo ũgicikarangĩra gĩtũngũrũ na nyaya, nĩ getha rĩu ũgagĩcoka ũgagĩĩkira omena iria ciaku kũũria na ũgagĩkorwo ũgĩgĩkurugucania, omena ici, nĩ igĩkoragwo ikĩrĩ irio njega mũno, na nĩ irĩagwo mũno kaingĩ na ngima.

Andũ nĩmagĩkoragwo magĩgĩitĩrĩria mĩmera maĩ, gũkĩhĩtũkĩra mĩtambo ĩrĩa ĩgĩũkĩte ya kĩ rĩu ya indo ta solar. solar ici cigĩkoragwo cikĩhũra maĩ o kuma kurĩa gĩthima-inĩ. Na ũndũ ũyũ ũgagĩkorwo nĩũgĩkoragwo wĩ mwega mũno nĩ amu, rĩrĩa maĩ ta maya magũkorwo makĩhũrwo nĩ mĩtambo ta ĩno, arĩmi matigĩkoragwo magĩkĩnoga, na nĩ magĩkoragwo makĩhota gũitĩrĩria mĩmera mĩingĩ mũno maĩ, ũringithanĩtie na hau kabere mĩmera ĩrĩa hihi magĩkoragwo magĩgĩitĩrĩria maĩ kana hihi magĩkĩrĩma.

Rĩu thikũ ici ũtaaramu nĩũgĩũkĩte wa mĩhĩrĩga mĩingĩ mũno, na ngĩnyagia indo iria igĩkoragwo igĩkĩrĩmwo kũrĩa mĩgũnda-inĩ itũ, no nĩgũbataraga mũndũ agĩgĩetha macini mwanya mwanya, na ũtaramu mwanya mwanya, nĩgetha agagĩkorwo makĩhota gũkĩrĩma ũhoro ta ũyũ wega. Macini ici nĩĩkorohota gũkorwo igĩthima ngina, hihi gĩkĩro kĩa ũrugarĩ kĩrĩa gĩkĩrĩ kũrĩa mĩgũnda-inĩ itũ, kana hihi ona maaĩ marĩa makĩrĩ rĩera-inĩ, nĩgetha macini ta ici cigakĩhotithia mũndũ gũkoo akĩmenya, mĩmera yake ĩragĩbatara kũheo kĩĩ na hihi ĩragĩbatara gũkĩherwo maaĩ makĩigana atĩa, ũndũ ũyu ũkĩrĩ mwega mũno na nĩũgĩteithetie arĩmi harĩ gũkorwo makĩongerera magetha mao kũrĩa mĩgũnda-inĩ.

Ũhoro wa ũrĩmi wa mbembe, nĩ ũgĩcenjetie mũno na mahinda hihi gũkũ gwitũ, naguo ũgĩkoretwo ũgĩgĩcenjia nĩ amu, andũ magĩkoretwo handũ ha gũkĩrĩma mbembe rĩu maragĩkorwo magĩkĩrĩma indo ta mĩhĩa. Mĩhĩa nĩ indo iria cigĩkoragwo mũndũ agĩgĩkĩra kũrĩa ũcũrũ-inĩ, na rĩu andũ no maragĩkorwo magĩgĩtukania mĩhĩa ta ĩno na mĩmera ĩngĩ mĩnini indo ta mboco iria igĩcokaga igakĩgethwo, nĩ amu mĩhĩa nĩ ĩgĩikaraga mũgũnda gũkĩra mboco, wakĩgetha mboco ta ici nĩ ũkoragwo ũgĩgĩtiga mũhĩa ũgĩthiĩ na mbere na gũgĩkũra. Gĩtũmi kĩnene kĩa andũ gũkorwo magĩkĩhanda mboco kũũrĩa thĩĩ, nĩ getha hihi rĩrĩa mũhĩa ũkĩrĩ mũnini, mboco ũgagĩkorwo atĩ nĩ ya gĩkũra, na ũgagĩtuĩka nĩ wagĩkorwo ũgũkĩmĩrĩa. Ningĩ, gĩtũmi kĩngĩ gĩa gũkorwo hihi andũ magĩgĩka ũũ, nĩ getha mũgũnda ũgagĩkorwo atĩ thutha wa mĩerĩ ĩtatũ he kĩndũ ũgũgĩcoka wone mbere ya hihi kĩndũ ta mũhĩa gĩgĩkũrĩte nĩ getha ũgĩtuĩke wa gũkorwo ũgĩkĩendia.

Nyama iria andũ magĩkoragwo magĩgĩthĩnjĩrwo kũrĩa iganda-inĩ, kana kũndũ kũngĩ ta kũrĩa, nĩigĩbataire ũmenyereri mũnene mũno. Nyama ta ici makĩria ya ma maũndũ mothe, nĩikoragwo igĩkĩrorwo nĩ mandagĩtarĩ nĩgetha igĩkorwo ikĩmenyeka atĩ nĩ nyama njega. Ningĩ rĩrĩa irathĩnjwo kũrĩa iganda-inĩ ta ici nĩigĩkoragwo igĩbatara ũtheru ũgĩkoragwo ũrĩ wa igũrũ mũno nĩ amu ici nĩ irio cia andũ, na nĩ andũ magagĩcoka gũkorwo magĩgĩciria rĩrĩa cigagĩkorwo igĩgĩkĩrwo hihi kũrĩa mĩkebe-inĩ kana ona rĩrĩa ciakĩgĩrwo ithiĩ cikendio nakũrĩa mabucarĩ-inĩ. Nĩ ũndũ ũyũ, indo ici nĩ ikĩmenyagĩrĩrwo ũhoro wa gĩko mũno na kĩndũ kĩrĩa kĩngĩkorwo gĩgĩcithũkia kana gũgĩtũma hihi cikorwo igĩgĩthũka.

Makorobia nicio irio iria ĩgĩkoretwo ĩgĩkĩrĩmwo na ihinda rĩrĩ kwa njĩra nene mũno nĩ amu makorobia nĩ maragĩkorwo makĩrĩ na mbeca mũno. No rĩu ningĩ nĩgetha kĩndũ gĩkĩ gĩkorwo gĩgĩthondekwo nĩ gĩbataraga hihi ũgagĩkorwo rĩrĩa ũragĩgĩtua kũrĩa mũtĩ-inĩ ũgakĩreka makorobia ta maya magagĩkorwo makĩrĩ makũrũ wega nĩgetha magĩtuĩka nĩmakĩrutwo kũrĩa mũtĩ-inĩ matigagĩtuĩke hihi magũgĩthĩ gũgĩbutha rĩrĩa magũgĩkirwo magĩgĩthii kũrĩa gũkorwo makĩrindwo. Ningĩ makorobia ta maya no magĩbataraga ũgagĩkorwo ũkĩmarorete na njĩra nene mũno matigagĩkorwo hihi nĩ marakĩringithio rĩrĩa maragĩtuwo nĩamu makorobia ũngĩkorwo hihi nĩ ũrakĩringithia rĩrĩa ũragĩtua wagĩcoka wakĩmaiga kũrĩa, kũrĩa mũndũ akĩrindaga kana makotoni-inĩ makorobia ta maya nĩ magĩkoragwo rĩu ningĩ magĩũka na magagĩkorwo magĩgĩbutha.

Macani, marĩa tũgĩkoragwo tũgĩkĩnyua gũkũ gwitũ bũrũri-inĩ, makoragwo magĩkũrĩtio oro gũkũ guitũ, nĩ arĩmi aria makoragwo magĩkũria macani marĩa magĩtaga cai, na cio irio ici nĩ ĩgĩkoragwo ikĩri njega mũno, nĩ amu macani, nĩ magĩkoragwo magĩkĩhe mwĩrĩ rugarĩ, na gũcoka gũkĩmuhe hihi hinya, nĩ getha mũngũ agakĩhota agagĩkorwo agĩgĩka maũndũ mwanya mwanya. Macani maya, niĩ nngĩendete macani marĩa magĩĩtagwa ma Ketepa, niĩ macani macio nĩ njiguaga makĩrĩ na cama mũno, na nĩ ngĩiguaga magĩkĩnjokia mayo mũno, rĩrĩa ndĩragĩkorwo ngĩbatara hinya wa gũkorwo ngĩruta wĩra.

He bata mũno gũkorwo andũ magĩkĩrĩma mĩmera ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩtwo ya mbembe. Mbembe ici nĩigĩkoragwo irĩ irio cia andũ aingĩ gũkũ bũrũri-inĩ, nĩamu makabira maingi kana andũ aingĩ gũkũ bũrũri-inĩ magĩkoragwo magĩkĩrĩa indo ta mbembe ni getha magĩtuĩke a gũkorwo hihi rĩngĩ na rĩngĩ magĩkinyanĩria mĩtũrĩre yao ya o mũthenya. Mbembe ici rĩrĩa ciagĩkorwo ikĩgethwo nĩigĩcokaga igagĩkorwo igĩgĩthandũrwo nĩ macini iria igĩkoragwo igĩgĩciruta harĩ micakwe yacio. Na macini ta ici igĩkoragwo igĩgĩteithĩrĩria nĩ ũndũ wa mbembe ici gũkĩhũthia wĩra, na nĩ getha igagĩcoka ĩgagĩkĩrwo kũrĩa ngũnia-inĩ ciakĩrĩkia gũkorwo cikĩũmĩte kũrĩa mĩgeka-inĩ kũrĩa cikoragwo cigĩkĩũmithio, nĩ amu mbembe ndĩkĩendaga gũkorwo ĩgĩkĩigwo ĩrĩ njigũ, ndĩgagĩtwĩke ya gũgĩbutha.

Rĩu andũ aingĩ arĩa magĩkoragwo hihi magĩkĩrĩma indo ta ng'ombe na arĩa marakĩrĩithia rĩngĩ na rĩngĩ ng'ombe cia iria, nĩ magĩkoragwo magĩkĩnyitana nĩgetha magagĩkorwo makĩrĩma iria ta rĩu, kana ng'ombe ta icio, na magakĩhota gũcoka ningĩ kũrĩcokanĩrĩria hamwe, na magakĩhota gũkorwo makĩrĩendia kũndũ gũgĩtiganĩte, hihi tamataũni-inĩ, matuka-inĩ marĩa manene, kana hihi mĩkawa-inĩ, mathibitarĩ-inĩ ona kana macukuru. Rĩu ũgagĩkora atĩ, ikundi ici cia arĩmi nĩcio ciragĩthiĩ cikendia iria handũ ha arĩmi, nao magagĩcoka magagĩkorwo makĩhe arĩmi mbeca icio. Ikundi ici cikĩrĩnjega nĩ amu rĩmwe nĩigĩkoragwo igĩkĩhe nginya arĩmi ngombo cigitiganĩte, nĩgetha magĩtuĩke a kwandandũra ũrĩmi ta ũyũ wao wa ng'ombe.

Nĩ getha ũgĩkorwo ũgĩkĩharĩria irio, iria andũ magĩkoragwo magĩkĩrĩa, mũndũ nĩ agĩkoragwo hihi ũgĩthiĩ ũgakĩgũra thamaki, ũgagĩcoka ũgagĩkorwo ũkĩmĩringithia mwaki-inĩ kũrĩa rũgĩo-inĩ rũkĩrĩ na maguta, na ũgagĩkorwo ũkĩmĩthondekera kachumbari karĩa kaingĩ ũgĩkoragwo ũkĩrenganga indo ta tũtũngũrũ na nyanya nĩ getha ũgĩtuĩke wa gũkorwo ũgĩkĩrĩanĩria na thamaki ta iria. Ningĩ mũndũ no agĩcokaga ũgagĩũka ũgagĩkorwo ũgĩkĩrĩa indo ta mboco, iria ũgĩkoragwo hihi rĩngĩ ũgĩũka ũgagĩĩkĩra indo ta coconut kana indo ta iriia kũrĩa ĩgĩkoragwo ĩkĩrĩ njega mũno. Ningĩ, mũndu no agĩcokaga ningĩ ũgagĩkorwo ũgĩkĩruga indo ta cabaci, kũrĩa mũndũ agĩkimbaga mũtũ wa ngano na wakĩrĩkia gũkorwo ũgĩkĩũkimba, mũndu ni agĩũkaga ũgagĩkorwo rĩu ningĩ ũgĩkĩruga cabaci ciaku na mũtu ta ũyũ kũrĩa rũgio-inĩ rwaku na igagĩtuĩka cia rangi ũrĩa ũkĩrĩ wa brown nĩ getha igĩkorwo ikĩrĩ thaka.

Nĩgũkĩrĩ kĩndũ kĩrĩa gĩgĩkoragwo gĩgĩtwo njũkĩ. Nayo njũkĩ kaingĩ na kaingĩ, ĩgĩkoragwo ĩgĩgĩtũmĩka mũno mũno nĩũndũ wa ũhoro gũkorwo ĩgĩgĩthiĩ ĩgakĩmatha hihi kĩro kũrĩa ĩkĩrutaga mahũa-inĩ, na yagĩũka na kĩro kĩu, ĩgagĩcoka ĩgagĩũka ĩgagĩte kũrĩa ihũgũ-inĩ, kana ĩgagĩũka ĩgakĩiga kũrĩa ihũgũ-inĩ kũrĩa gĩgĩcoka gĩgagĩkoo gĩgĩthondeka kĩndũ kĩrĩa gĩgĩtagwo ũkĩ. Njũkĩ nĩĩgĩkoragwo ĩrĩ kĩndũ kĩega mũno, nĩ amu, nĩĩteithagĩrĩria mĩmera gũkorwo hihi ĩgĩkĩruta rũkũngũ rwa kiro kĩa mũmera wa njamba gũtwara harĩ kĩa mũmera wa mũgoma, nĩgetha mĩmera ta ĩyo ĩgagĩkorwo ĩgĩgĩciara wega na ĩgĩgĩka wega rĩrĩa ĩkĩrĩ kũrĩa mũgũnda-inĩ

Mahiũ maitũ nĩ magĩkoragwo magĩgĩtũmĩka na maũndũ mwanya mwanya makĩria ya maũndũ mothe andũ nĩ magĩkoragwo makĩmatũmĩra mũno harĩ ũhoro wa gũkorwo magĩkĩgũrana na kana rĩngĩ ona nĩ ũgĩkoraga mwanake rĩrĩa agĩtuĩka nĩ akĩgimara niagĩkoragwo agĩkĩheyo mahiũ ma mũthemba nĩ aciari ake kana nĩ andũ ake. Na ningĩ mahiũ maitũ rĩrĩa makĩrĩ kũrĩa ciugũ-inĩ kana kũndũ kũngĩ ta kũrĩa nĩ magĩkoragwo magĩbatara gũkĩonwo nĩ arigitani kana hihi nĩ andũ arĩa magĩkoragwo makĩmenya ũhoro wa gũkorwo magĩthondeka mahiũ nĩgetha nĩmakĩheyagwo ĩndo ta njanjo kana maũndũ mangĩ ma gũkorwo hihi makĩmarora nĩgetha magakiuga kana mahiũ ta macio makĩrĩ na mĩrimũ kana nĩ maragĩbataraga ũrigitani kana nomaragĩthii makũrĩte na njĩra ĩrĩa ĩgwete.

Rĩũ mũndũ nĩagũkĩenda gũgĩkorwo agĩkĩrĩa indo irĩa andũ aingĩ magĩĩtaga chapo mandondo kana nĩcio chapo na mboco. Mũndũ agĩkoragwo agĩgĩkĩrĩrwo mboco ta irĩa, nacio igagĩkorwo cina gathufu wega, nĩgetha rĩrĩa wagĩtũĩka gũgĩkorwo ukĩrũma irio ta chabachi ũgagĩcoka ũgakorwo ukĩrũmanĩria na mboco ta ĩrĩa. Chabaci ta ĩyo ndĩgagĩkorwo ĩgĩgũita na ũgagĩkorwo atĩ nĩũkũhota gũkorwo ukĩmĩrĩa na ĩgĩtuĩke ya gũgĩkorwo ĩgĩgũteithia thĩiniĩ wa mũĩrĩ waku. Na ndĩgũkorwo ĩgĩgĩkũgia kanua, nĩũndũ wa gũkorwo atĩ ĩkĩrĩ nyũmũ.

Gũkĩrĩ bata mũno mũndũ gũgĩkorwo agĩkĩrĩma ngũkũ, nĩũndũ wa gũgĩkorwo atĩ ngũkũ ta ici nĩigĩkoragwo igĩteithia mũrĩmi na njĩra nene mũno. Nĩamu, kaingĩ mũndũ nĩ agĩkoragwo agĩkĩrogota matumbĩ kuuma kũrĩ ngũkũ ta ici, na matumbĩ ta maya magagĩkorwo makĩrĩ irio cia kũu arĩmi magĩgĩkoragwo magĩgĩikara. Na rĩngĩ na rĩngĩ no ũgĩkore atĩ ona ngũkũ ta ici mũndũ no agĩcokaga ũgakorwo atĩ no ũgĩciendie na ũgĩkorwo ũgĩgĩthũkũma mbeca ingĩgĩkorwo ikĩrĩ nyingĩ mũno. Na nĩngĩ matumbĩ macio onamo mũndũ no akĩendagia nĩgetha ũgagĩkorwo ũgĩgĩthũkũma mbeca irĩa cingĩgĩcoka igũteithie na maũndũ matiganĩte.

Ũndũ ũyũ ya gũkorwo andũ magĩkĩrĩithia ngũkũ, nĩ ũgĩkoragwo bata mũno, gũkũ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, nĩ amu ngũkũ taici nĩ igĩkoragwo ikĩrĩ njega, nĩ gũkorwo igĩkoragwo ikĩrĩ irio cia andũ aingĩ mũno, na ngũkũ ta ici no igĩcokaga igakorwo atĩ, rĩrĩa ciagĩtuĩka nĩ igũgĩkorwo igĩkĩendio, na ithiĩ kũrĩ mataoni-inĩ, macukuru-inĩ, mathibitarĩ-inĩ, kana kũndũ kũngĩ takũu, nĩ ũgĩkoraga atĩ ngũkũ ĩno, nĩ yagĩkorwo ĩkĩhe mũrĩmi mbeca, nĩ amu rĩu, gũtikĩrĩ kĩndũ gĩtagĩkoragwo gĩkĩrĩ na mbeca nyingĩ, tondũ maica nĩ magĩthiĩte magĩthiĩte igũrũ. Koguo ngũkũ ici, ikĩrĩ njega nĩ ũndũ wa gũkorwo ikĩrehera mũrĩmi ohoro wa gũkorwo atĩ, akĩrĩ na ũndũ wagũ, kĩndũ egũkorwo akĩendia nĩ getha akĩone bainda.

Kũrĩa matũrainĩ maitũ, kana hihi kũrĩa mĩgũnda-inĩ, andũ nĩ makĩrutaga mawĩra magĩtiganĩte marĩa magĩkoragwo hihi makĩrĩ rĩmwe ma gũgĩtheria kũndũ ta mĩmera ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩmera, kana hihi mĩtĩ. Andũ nĩmagĩkoragwo makĩrĩ na indo ta mabanga, nĩgetha hihi mĩtĩ ĩrĩa ĩrakĩmera kũrĩa matarakĩenda gũgĩkorwo gũkĩmera mĩtĩ ta ĩno, andũ nĩ magĩtũgũtaga mahuti ta marĩa. Naguo ũhoro ũyũ, nĩ ũgĩbataraga ũmenyereri mũno nĩ amu indo nyingĩ irĩa tũgĩkoragwo tũkĩtũmĩra hihi gũkorũo tũgĩgĩtũgũta, indo ta mabanga, indo ta mathanwa, kana indo ingĩ ta icio, nĩ cibataraga ũmenyereri mũnene mũno wa gũkorwo ũkĩhũthĩra indo ta icio, nĩ amu kĩngĩgĩtuĩka nĩgĩgũgũtema, nogĩkorwo gĩgĩgũtema ũru mũno. Koguo andũ nĩ magĩbataraga magĩkorwo magĩkĩmyera kũruta mawĩra ta maya na magagĩkorwo makĩmenyerera.

Ũngĩkĩenda gũgĩkorwo ũgĩkĩthondeka thoko iria cigĩkoragwa gũkũ mataũninĩ, kana icaginĩ, kana kũndũ kũngĩ ta kũu, iria cikoragwa cigĩkĩendia indo iria ciri cia mũgũnda na ingĩ nĩithũkaga na ihenya nĩcio andũ maingĩ magĩgĩtaga mboga, na matunda, mũndũ agĩthiaga agakĩetha meshwire na cuma ĩrĩa ĩtagĩkoragwo ĩnene mũno ya kuuma inji ĩmwe nginya inji ĩmwe ũgagĩcoka ũgoka ũgacinĩrĩa, ũgagĩthondeka itanda kũrĩa ũgũkorwa ũkĩiga matunda ta maya ,kũndũ kwega gũtagũkorwo kwĩna ũrugarĩ nĩamu magĩthondekagwa na waya nĩgetha rĩera rĩgagĩkorwo rĩgĩcera wega na matunda matigakĩigwe ũrugarĩ magĩtuĩke magũkĩambia magĩbuthagĩra harĩa kĩbandainĩ gĩaku kĩa thoko.

Ũhoro wa gũkorwo andũ magĩkĩrĩma mbembe, nĩ ũndũ ũgĩkoretwo ũgĩcenjetie mũno na mahinda, nĩ amu, mbembe irĩa ciagĩkoragwo igĩkĩhandwo harĩa gabere-inĩ, ticio irakĩhandwo rĩu, andũ marakĩhanda mbembe mĩhĩrĩga ĩngĩ. No mbembe ici cia rĩu, cikĩrĩ njega mũno nĩ amu, nĩ iragĩkorwo igĩgĩkũra na ihenya mũno ta mbembe ĩrĩa ĩtagwo nduma. Nĩ ĩragĩkorwo atĩ, ona mbembe ĩno, rĩrĩa yakĩona o tũmaĩ tũnini, ĩgagĩkorwo ĩgĩkũra, na ningĩ cigagĩkorwo cigĩkũra mbembe igĩrĩ igĩrĩ, na igagĩkorwo igĩkĩihũria mũcakwe mũnene mũno, nĩgetha atĩ handũ hanini, nĩ ũgũgĩkorwo ũgĩkĩgetha mbembe nyingĩ, ũringithanĩtie hihi na mbembe iria ciakĩrĩ cia hau kabere, ũrĩa ciagĩkoragwo igĩgĩciara kana igĩgĩkĩra.

Gũkũ mĩgũnda-inĩ ĩtũ andũ rĩu nĩmaragĩkorwo magĩkĩrĩma nyanya na njĩra nene mũno. Kũrĩ andũ makĩendete gũkĩrĩma nyanya cia green house nĩamu nyanya ta ici nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩgĩka wega mũno na kaingĩ andũ arĩa marakĩrĩma nyanya ici cia green house magĩkoragwo magĩkĩenda nyanya ĩria cĩgĩkoragwo cirĩ ciagũgĩtamba nĩgetha nyanya ĩno ũrĩa ĩragĩthĩĩ ĩtambĩte ĩgagĩkorwo noguo ĩragĩthĩ nambere na gũkĩruta matunda. Mũndũ akĩhanda nyanya ici ciake nĩ agĩcokaga agokorwo agĩkĩoherera ndigi kana ngucio kũrĩa agĩkoragwo atĩ rĩu nĩgetha nyanya ĩno ũrĩa ĩragĩthĩĩ o ĩkĩambataga ũgagĩthĩĩ ũkĩmĩohaga na ndigi icio ka na ngucio ta icio nĩgetha ĩgagĩkorwo atĩ no ĩragĩthĩĩ na mbere na gũkorwo ĩgĩgĩkũra o ũũ wega na ĩgagĩkorwo ĩgĩthĩĩ nambere na gũkĩruta matunda. Na ũgagĩkorwo atĩ nyanya ĩno nĩ ũgũkorwo ũkĩhota kũmeindia ihinda ĩnene mũno ũringĩthanĩtie na nyanya ĩria ĩngĩ ciakĩre cia hau kabere citagĩkoragwo ĩgĩgĩtamba.

Andũ nĩmaragĩkorwo magĩkĩrĩma indo itiganĩte hihi nginyagia indo ta ngano iria cikoragwa igĩkũra, na ningĩ indo ici nĩigĩkoragwa igĩgũmĩrwa nĩ mĩrimũ mwanya mwanya, nĩgũkĩrĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩgĩgĩũkaya cigakorwo cikĩũma mathangũ na mĩrimũ ta ĩno ĩbataraga mũndũ agagĩkorwa akĩhũra ndawa iria cingĩkorwo igĩteithia mũmera ta ũyũ ũtĩkanatuĩke wagũkĩũma kana ngũkĩkorwo hihi mĩrimũ ĩno ĩrakĩrehwo hihi nĩgũkorwo kũrĩa gũkĩrĩ kũmũ mũno ũgagĩkorwo atĩ, itiragĩkorwo cikigania maĩ ,mũndũ nĩakĩbataraga rĩũ ningĩ agagĩkorwo akĩhũra maĩ ta maya nĩgetha mĩmera ĩno yaku ĩgagĩtũika ya kũgĩkũra ĩkĩra na hinya na ndĩgagĩtuĩke ya gũkorwo atĩ ya kũthũka nĩamu nĩũgakĩaga kĩndũ ya gũkĩendia.

Ũhoro wa andũ gũkorwo magĩgĩkũria mĩmera ĩgĩtiganĩte ta mboco thĩ-inĩ wa rũrĩrĩ rwitũ; andũ magĩkoragwo magĩkĩrĩma mũgũnda. Wakĩrĩkia kũrĩma mũgũnda ta ũcio ũgagĩkorwo ningĩ ũgĩkĩoya banga waku, ũgagĩkorwo ũgĩthiĩ ũkĩhandaga mboco ta icio na raini. Wakĩrĩkia gũkorwo atĩ nĩ ũrahanda mboco icio ciaku, mũndũ nĩ agĩcokaga ũgagĩũka ciagĩtwĩka nĩ ciakĩmera, ũgagĩkorwo ũgĩgĩcirĩmĩra nĩ getha itigakĩhobanio nĩ riia na ũgagĩkorwo ũgĩgĩkĩra bataraitha ĩrĩa ĩgĩbatarĩkainie. Bataraitha nyingĩ iria cigĩkĩragwo mimera ta ĩno hĩndĩ iyo ya gũkorwo makĩrĩmĩra rita rĩa mbere, nĩ bataraitha cia mũthemba wa CN, iria cigĩkoragwo cigĩkĩrora mũno ũhoro wa gũkorwo igĩgĩthondeka mathangũ ma mũmera ta ũcio na gũkĩũteithia harĩ gũkinya rĩrĩa ũgagĩkorwo nĩ wakĩruta kĩro. Mboco icio ciakĩrĩkia ũguo gũgatwĩka rĩu nĩ hĩndĩ irakĩruta mĩciri, kana nĩ hĩndĩ ikĩnenehete, no mũhaka ũgagĩikara ũgĩkĩroraga mĩrimu ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩkĩnyita mboco, kana tũtambi tũrĩa tũriaga mboco ta ici, tũtambi tumwe tũrĩa two tũkĩrĩ tũru mũno tũkĩrĩ ta ũme ũrĩa ũrĩaga mahuti ma mboco ta ici na thĩ. Ũngĩgĩkorwo ũtagũkĩhũra ndawa ĩyo ya ũme mboco ta ici kaingĩ ĩgĩkoragwo igĩgĩũka na ĩgagĩkorwo nĩ iragĩkĩũma.

Thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ andũ aingĩ nĩ maragĩkorwo magĩkĩrĩma mũmera ũrĩa ũgĩtagwo wa macani. Mĩmera ta ĩno ya macani nĩ ĩgĩkoragwo ĩkĩrĩ mĩega mũno nĩamu nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩhe arĩmi aingĩ mbeca mũno rĩrĩa megũtuĩka nĩo maragĩkorwo magĩkĩrĩma. Mĩmera ĩno arĩa makĩrĩ nayo nĩmagĩkoragwo magĩkĩheyo nginya mbeca ingĩ cĩtagwo cia mbonathi nakoguo magakĩhota gũkorwo nginya nĩmarakĩhota nginya gũgĩthomithia ciana ciao na mĩtũrĩre yao ĩgagĩkorwo ĩkĩagĩrĩte mũno. Ningĩ mũmera ũyũ rĩrĩa ũragĩtuĩka nĩ ũragĩtuo tondũ ĩgĩtuwagwo ĩrĩ na mĩrũri, andũ acio maragĩtua mũmera ta ũyũ no magĩkoragwo magĩkĩrĩhwo na koguo nĩ ũkoragwo ngina andũ ta acio ũgĩkĩmahe mawĩra. Ningĩ mũmera ũyũ rĩrĩa wakĩrĩkia gũgĩtuwo nĩ ũgĩkoragwo ũgĩkĩendio matuka-inĩ nĩgetha andũ magagĩkorwo magĩkĩnyua cai na andũ a rũrĩrĩ magagĩkorwo nĩ marakĩona irio cia gũkĩrĩa.

Rĩu thikũ ici andũ nĩ marakĩrĩma mĩmera ĩgĩtiganĩte na nĩ ũragĩkora rĩu andũ thikũ ngina ici nĩmarakorwo magĩkĩrĩma nyenĩ iria twagĩkoragwo cia nyenĩ iria cia tene cigĩgĩtuwo kũu gĩthaka-inĩ rĩu ciragĩkorwo ĩgĩkĩrĩmwo kũrĩa mĩgũnda-inĩ. Andũ magakorwo makĩgũra mbegũ ciacio na magagĩcihura wega na magagĩkorwo atĩ rĩu ciragĩkorwo ĩgĩkĩrĩmwo na njĩra cia rĩu cia ũrĩmi. Nyenĩ ta managu, nyenĩ ta icio hihi tene citiagĩkoragwo ĩkĩhandwo mĩgũnda-inĩ na ciakoragwo ĩgĩthĩĩ hihi ĩgagĩkorwo ciĩmeretie gĩthaka-inĩ ĩrĩa ciakĩrĩ kuo, ona thima rĩu ithaka ta icio nĩ ciagĩthirire na nĩ ũndũ wa ũguo andũ rĩu makĩonire rĩu nyenĩ ici nomagĩcokire gũkorwo magĩkĩhanda mĩgũnda-inĩ kũrĩa makĩhandaga ĩndo ta matharũ kana ĩndo ĩngĩ ta icio nĩamu nyenĩ icio cia kĩmerera nĩ ĩgĩkĩrĩkanaga nĩ njega mũno na andũ aingĩ nĩ maciendete tondũ nĩ ĩgĩteithagia mwĩrĩ na njĩra nene mũno ũringithanĩtie na nyenĩ mĩthemba ĩngĩ ta ya mboga hihi.

Thiku ici nĩ gũgĩũkĩte mbegu cia mĩhĩrĩga mĩingĩ mũno ta mbegu iria cikĩrĩ cia mbembe, mbembe ta ici nĩ iragĩkorwo igĩgĩka wega mũno rĩríĩ andũ magũkorwo magĩcihanda kũrĩa mĩgũnda-inĩ itũ nĩamũ cikoretwo hihi igĩgĩtũĩrio na ũtũĩria wa kĩrĩu, nĩgetha igagĩkorwo igĩteithia arĩmi arĩa marakorwo magĩgĩcihanda, mbembe ta ici cikĩrĩ njega mũno rĩrĩa mũndũ agũkorwo agĩcirĩma nĩ amũ mĩthemba mĩingĩ ya mbembe ta ici nĩ ĩragĩkorwo rĩu ngĩnyagia ĩkĩrĩ na raithi na igagĩkorwo etagũgĩkorwo ĩkĩhotererio nĩ mĩrimũ ta ĩrĩa ĩragĩkorwo ĩkĩrũarwo nĩ mbembe irĩa cia kĩrĩ cia hau kabere kana nĩ mbegu irĩa ciarĩ cia hau kabere, kambuni ici nĩ iragĩka wega mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo ikĩgeria gũteithĩrĩria arĩmi.

Mũmera ũyũ nĩ mũmera ũrĩa mũgĩkũyũ agĩkoretwo agĩgĩbatithĩtie agagĩkorwo akĩwĩta mũtĩ wa mũhĩndĩ. Ũhoro ũyũ wa mũmera ũyũ ndwakĩrĩ kuo tene rũciaro-inĩ rwitũ, kana rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, no rĩu nĩũgĩũkĩte ũgagĩkorwo ũrĩ kuo. Naguo andũ aingĩ, nĩmaragĩkorwo magĩkĩũrĩma, nĩgetha makĩrĩkia kũũrĩma na ũgagĩtuĩka nĩ wa gĩkũra, magagĩkorwo makĩwendia mataũni-inĩ marĩa marigicĩirie na magagĩkorwo magĩgĩthondeka bainda ĩmwe nene mũno, nĩ gũkorwo makĩendia mũmera ũyũ.

Andũ thikũ ici, andũ nĩ magĩkoretwo magĩkĩrĩma irio irĩa cíakĩrĩ cia ũndũire, nĩ amu maũndũ nĩmaragĩthiĩ magĩcenjetie, na andũ magagĩkorũo magĩkĩenda kũrĩa irio ici ciakĩrĩ cia ũndũire mũno, nĩgetha kũgĩĩrigĩrĩria mĩrimũ ĩrĩa ĩrakorwo ĩgĩkĩrehũo nĩ indo ici ingĩ cia kĩrĩu. Indo ici cia ũndũire, nĩ ta indo ta mĩanga ĩrĩ yakĩrĩ kuo yakĩrĩmagwo hĩndĩ ĩyo ya gatene. Mwanga ũkĩrĩ irio njega na nĩ ũkĩrĩ mĩharĩrĩrie mĩingĩ na ũguo naguo ũgagĩkorwo ũgĩgĩthondeka mwĩrĩ mũno, nĩ amu kaingĩ mwanga, ndũgĩkoragwo ũgĩgĩkĩrwo ndawa nyingĩ kana ũgĩkĩhuhĩrwo indo ta icio nĩgetha ũgĩgĩtuĩke nĩ ũgũgĩkũra na nĩũndũ wa ũhoro ũcio, nĩ ũgĩkoragwo ũtakĩrĩ na chemical njũru thĩini waguo, iria cikoretwo igĩkĩrehe mĩrimũ ta ya cukari, mĩrimũ ĩngĩ ta ĩyo na rĩu andũ aingĩ, marakĩrwo nginyagia magĩthiĩ kũndũ mathibitarĩinĩ makĩrore mĩrĩre yao nao magakorũo makĩrĩa indo ici ta mĩanga irĩa ciakĩrĩ cia nahau kabere. Mwanga ũkĩrĩ mwega tondũ nĩ ũgĩciaraga mĩanga mĩingĩ mũno, na gĩtina kĩmwe nogĩkorũo gĩgĩkũhe nginyagia mĩanga ikũmi na kĩndũ na ĩgagĩkorũo ĩrĩ baida mũno harĩ mũndũ ũngĩkorũo akĩmĩrĩma ĩkĩrĩ ya maũndũ ma gũkĩendia.

Andũ arĩa magĩkoragũo magĩkĩrĩma mbembe iria igĩkoragũo ikĩrĩ nyingĩ mũno na kũrĩa ũrĩmi wa mbembe ũgĩkoragũo ũrĩ wa ma acre maingĩ, nĩmakoragũo rĩrĩa makĩrĩkia gũkĩgetha mbembe ta icio mũgũndainĩ kwao, makĩrĩkia gũcikotora kuma harĩa mabebeinĩ, nĩmakĩrekagĩrĩria ng'ombe kũu thĩinĩ nĩgetha igagĩkorũo igĩkĩrĩa ria rĩrĩa rĩragĩkoretũo rĩgĩkĩmera a mũgũndainĩ ta ũyũ, rĩrĩa kũragĩkoretũo gũtagũkĩrĩmũo nigetha mbembe cigĩkorũo igĩkĩũma. Ng'ombe ta ici, cigĩũkaga igagĩkorũo igĩkĩrĩa ria ta rĩrĩa na igagĩcoka igakĩrĩa nginya mabebe marĩa matigarĩte kũu mũgũndainĩ. Ũhoro ũyũ, nĩ ũkoragũo ũgĩgĩteithia mũno harĩ ũhoro wa gũcokereria ũnoru wa mũgũnda, nĩ amu rĩrĩa ng'ombe ici cigũgĩkorũo igĩkĩrĩa kũu thĩinĩ mahuti marĩa irakĩrĩa ta maria, nĩ igĩteithagia ta njĩra ĩmwe ya gũgĩtũg ũta mahuti macio handũ ha gũkorũo ũgĩkĩhũra maria ta macio ndawa nĩ amu ndawa ici nĩikoragũo igĩgĩthũkia tĩri, na igagĩkorũo igĩgĩthũkia nginya marĩa matũrigicĩirie. No ng'ombe rĩrĩa irakĩrĩa maria ta macio, na alafu cigagĩkorũo igĩkĩmĩa o kũu thĩiniĩ nĩ cikoragũo igĩgĩkĩra nginya tĩri ũcio kĩndũ gĩtagũo thumu. Ona mathugumo ma ng'ombe, makĩrĩ o mega nĩ amu nĩ makĩrĩ chemical ĩrĩa ĩgĩtagwo urea ĩrĩa ĩgĩteithagia harĩ gũkorũo ĩgĩkĩagĩrithia ũhoti wa tĩri gũkorũo ũgĩkũria mĩmera.

Rĩu thikũ ici andũ makĩrĩma indo kũrĩa mĩgũnda-ini, andũ magĩcokaga indo icio cigagĩkorwo igĩkĩenderio andũ kũrĩa mataũni-inĩ kana kũrĩa thoko-inĩ. Indo ta icio nĩ cio cirakĩenderio andũ ta aya, nĩmagĩcokaga nao magagĩthiĩ magagĩkorwo magĩkĩenderia andũ arĩa marĩgĩkorwo magĩtwĩra mũndũ ũrĩa ũrĩgĩkorwo agĩgĩtũmĩra arĩ wa mũico. Kana andũ ta acio ũgagĩkora hihi magĩthiaga magakĩgũra harĩ endia ta arĩa. Nao rĩrĩa andũ magĩthiĩ gũkĩgũra harĩa endia arĩa, makoragwo makĩmathimĩra kaingĩ kaingĩ indo icio na ratiri nĩgetha magagĩkorwo makĩmenya hihi ratiri ĩmwe agũgĩkorwo akĩkĩenderia mũndũ ta ũcio mbeca cigana. Andũ nomagĩthuraga indo iria mũndũ arakĩenda gũkorwo agĩthimĩrwo na ratiri ta ĩyo, kana kĩrĩa arakĩenda gũkorwo agĩkĩinũkia na mũciĩ, nĩ amu thoko ĩno nĩ ĩrĩa ĩgĩtagwo thoko ya mũndũ kwĩyendera, na kĩndũ gĩagũkenia nĩ ũgakĩgũra, na akorwo gĩtiragũkenia ũgagĩtigana nakuo. Nĩ amu ũcio nĩguo wĩathi urĩa ukĩrĩ kuo thĩinĩ wa mathoko maya maitũ magũkorwo andũ makĩendia na makĩgũra indo cia mĩmera.

Rĩu thikũ ici andũ nĩmarakorwo magĩkĩrĩma mĩanga na njĩra ĩrĩa ĩgĩũkĩte wa kĩrĩu, kana na ũtaramu wa kĩrĩu. Rĩu mĩanga, ndĩrakĩrĩmwo ũrĩa yarĩkĩmagũo hau kabere-inĩ. Atĩ mũndũ akĩhandagĩrĩria mwanga ũmwe kana ĩrĩ yake yagũkĩria. Rĩu nĩ gũkĩrĩ andü magĩkoragwo magĩkĩrĩmaga mĩgũnda mĩnene mũno nigetha magagĩkorwo magĩũka na magakĩhota gũkorwo makĩhanda mĩanga ta ĩno. Njĩra ici cia gukorwo andũ makĩrĩma mĩanga, nĩ igĩteithĩtie mũno nĩ amu rĩu andũ aingĩ marenda gũkorwo makĩrĩa mĩanga ta ĩno nĩ gũkorwo mĩanga nĩ irio cigĩkoragwo cirĩ thaka mũno, na ningĩ nĩ irio cia ũndũire, na itigĩkoragwo igĩkĩgio nĩ mĩrimũ mĩingĩ, koguo mĩanga maita maingĩ ndĩkoragwo ĩgĩkĩihũrwo ndawa iria irakĩhũrwo hihi mĩmera ĩngĩ ya kĩrĩu. Nĩũndũ wa ũndũ ũcio, mwanga ni ugĩkoragwo na goro mũno rĩrĩa mũndũ agũgĩtuĩka nĩagũkĩũgũra kana gũkĩwendia. Na kwoguo arĩmi nĩ magĩkoragwo magĩgĩthondeka bainda nene mũno harĩ mĩanga ĩrĩa marakĩendia.

Nĩ gũkĩrĩ mĩgũnda ĩgĩkoretũo kũrĩa hihi ta mwena wa Thika ĩrĩa ĩgĩkoragũo ĩgĩkĩrĩmũo mĩmera ya mananathi. Mũmera wa mananathi, nĩ mũmera ũtagĩkoragũo ũgĩkĩmera kũndũ kũingĩ mũno na nĩ mũmera ũgĩikaraga mũgũndainĩ mũno na andũ aingĩ matigĩkoragũo na ũgĩ ũwĩgiĩ nĩ ũndũ wa gĩtũmi gĩkĩ, mũmera ũyũ ndũkĩhunjĩte mũno, no kũrĩa ũragĩgĩkũrio andũ acio nĩmakiugaga atĩ mũmera ũyũ nĩ ũkĩrĩ baida mũno nĩ amu mananathi rĩrĩa makĩrĩkia gũgĩkũra matikiagaga agũri na andũ aingĩ nĩmagĩkoragũo makĩmetereirekũrĩa thokoinĩ nĩgetha magĩtuĩke ma gũkorũo makĩmarĩa nĩ amu itunda rĩrĩ nĩ rĩkĩrĩ cama mũno rĩríĩa mũndũ agũkĩoya na agakorũo agĩkĩrĩrĩa.

Nĩ gũkĩrĩ irio mwanya mwanya, irĩa cigĩkoragũo igĩkĩharĩrio gũkũ gwitũ. No hakĩrĩ irio imwe irĩa igĩkoragũo ciĩhotanĩire mũno, cigĩtagwo irio cia mĩtungo. Mũtungo naguo nĩ mbembe njũa ĩtakĩrĩ nyũmĩrĩru mũno, harĩa mũndũ agĩukaga agakĩoyaga mbembe ta ĩyo, ũgagĩkorũo ũgĩcigĩtherũkia maaiinĩ ũngĩkĩenda ĩkĩhĩe wega, andũ nĩmekĩraga maaĩ macio gacumbĩ, nĩgetha rĩrĩa mbembe ĩyo ĩgũgĩkorũo ĩgĩgĩtherũka kũu maaĩinĩ ta macio ĩgagĩkorũo ĩkĩrĩ na gacumbĩ ta kaũ na ĩgagĩkorũo ĩgĩtuĩka atĩ ĩkĩrĩ thaka mũno rĩrĩa mũndũ agũgĩkorũo agĩkĩmĩrĩa. Ũhoro ũyũ, ũkĩrĩ mwega nĩ amu, ici nĩ indo cia ũndũire na nĩ irio cigĩkoragũo irĩ njega tondũ itigĩkoragũo na maũndũ maingĩ na no mbembe ĩrĩa ĩkĩgethirũo mũgũnda.

Thikũ ici, andũ nĩ magĩkoragwo magĩgĩthiĩ kũrĩa iria-inĩ, kũrĩa mwena wa Mombatha, kana kũndũ kũngĩ ta kũu, nĩgetha magagĩthiĩ magagĩkorwo magĩkĩhurũka, magakĩonaga maũndũ na magagĩkrwo makĩigwa wega ta atarii. Kũndũ ta kũrĩa maita maingĩ, ũgĩthiaga ũgagĩkora gũgĩakĩtwo tũrĩrĩ tũrĩa andũ magĩkoragwa magĩkĩhurũka, tũgĩkoretwo hihi tũrĩ kũndũ kĩruruinĩ kĩega, rungu wa mĩnathi, nĩgetha andũ, magagĩkorwo magĩkĩigua wega rĩrĩa makĩhurũkĩte kũndũ ta kũrĩa, magĩkĩroragĩra ũrĩa iria rĩrakĩhurutana.

Ngũrũwe nĩ kĩndũ kĩmwe niĩ ngoragwo nyendete mũno nĩ amu ngũrũwe ici nĩigĩkoragwo bainda nene mũno rĩrĩa mũndũ agũgĩtwĩka nĩagũkorwo agĩcikũria kana agĩgĩciga ngũrũwe nĩigĩkũraga na ihenya mũno na tarĩu twana twa ngũrũwe twa gĩtwĩka nĩ twa gĩciarwo tukiũga nĩgũkinyia mĩeri ĩtandatũ igĩkoragwo ĩ ngũrũwe ng'ima na ũgagĩkorwo ũkĩmĩendia. Ngũrũwe ĩno nĩgĩkoragwo na bainda mũno nĩamũ mbeca iria wacoka kũmĩendia thutha wa mĩeri io ĩtandatũ cikĩrĩ nyingĩ mũno ũringithanĩtie hihi na irio iria irakorirwo ĩgĩkĩrĩa kana maũndũ mangĩ ta macio.

Rĩu andũ nimaragĩkorwo magĩkĩrima indo nyingĩ. Nĩgũkĩrĩ andũ maragĩkorwo makĩrĩma nginya indo ta makunũ. Makunũ maya namo rĩrĩa magĩtuĩkaga nĩmagĩkĩrĩmwa, mũndũ nĩ agĩcokaga agĩũka gũkĩmathambia, na wakĩrĩkia gũkĩmathambia ũgagĩcoka ningĩ ũgakorwo ũkĩmomithia hanini hanini maĩ macio wagĩthambia. Wakĩrĩkia gũkĩũmithia makunũ ta maya mũndũ nĩ agĩkoragwo ningĩ agíkĩharĩria gĩtũngũrũ gĩaku na nyanya, nĩgetha ũgagĩkorwo ũgĩikia makunũ macio kũrĩa. Ũgagĩcoka ũgakĩmakurugucania nĩgetha magakĩhana ta marenda gũkua hanini. Nĩgetha ũgagĩcoka ũkamarĩa, na nĩ makĩrĩ na cama mũno.

Irio cia gĩthere, nĩ irio ĩgĩkoretwo ĩkĩrĩyo gũkũ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ mũno, na kaingĩ na kaingĩ irio ici cia gĩthere mũndũ agĩkoragwo hihi ,ũgĩkorwo ũgĩkĩra o gacumbĩ na ũgakĩrengangĩra kĩndũ ta gacumbarĩ ga nyanya kana ga gĩtũngũrũ nawe ũgagĩtuĩka wa kũrĩa irio ta ici. Ningĩ ũngĩgĩkorwo nĩ ũkĩenda gũgĩkorwo ũgĩkaranga na mĩhĩrĩga ĩngĩ ya ĩndo nĩ gũkĩrĩ andũ magĩkoragwo magĩgĩcikarangĩra ĩndo hihi ta matharũ kana hihi ĩndo ta waru magagĩkorwo magĩgĩtukania na magagĩkorwo magĩkĩria. Ningĩ irio ici no cikĩrĩ mĩrugĩre ĩngĩ ya kĩndũ kĩrĩa gĩgĩtagwo mũkimo, mũkimo nĩ ũrĩa wagĩkoragwo ũkĩrugĩte waru na nyenĩ cia mũthemba hihi ta wa mabakĩ, wa mũhaka, kana nyenĩ cia mĩhĩrĩga ta ĩno, ũgagĩcoka ũgagĩũka ũgagĩkorwo ũgĩkima hamwe na gĩthere. Irio ici nĩcio andũ amwe magĩtaga mataha na nĩ irio ciakĩrĩ ngumo mũno gũkũ ũndũire-inĩ wa mũgĩkũyũ.

Njũgũ karanga, nĩigĩkoragwo irĩ cia mĩthemba mwanya mwanya. No niĩ ngĩendete njũgũ karanga ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩhana na rangi wa gĩtĩĩri, nĩ amu njũgũ karanga ĩno nĩ ĩkĩrĩ cama wayo ũgĩkoragwo wĩ mũthaka mũno. Rĩría mũndũ akorwo akĩmĩĩkĩra kĩndũ ta cumbĩ, ũgagĩcoka ũgagĩkorwo ũkĩmĩrigithia mwaki hanini, nĩ ĩgĩkoragwo na cama mũno. Na nĩ nyamũ ĩgĩkoragwo hihi ĩgĩteithia mwĩrĩ na njĩra nene mũnó. Ningĩ njũgũ karanga ĩno no, ĩgĩkĩragwo kũndũ kũingĩ ta nginagia cũrũ úrĩa ũgíĩtagwo wa uji power nĩgetha mũndũ agagĩkorwo agĩkĩnyua, na ĩgagĩkorwo ĩkĩmũteithia mũno thĩinĩ wa mwĩrĩ wake.

Ũrĩmi wa mahũa, nĩ kĩndũ kĩrĩa gĩgĩkoragwo gĩkĩrĩirwo mũno na nĩ ũgĩkoragwo ũgĩkĩrĩmwo mashamba-inĩ maingĩ mũno. Ũrĩmi wa mahũa, nĩ ũgĩkoragwo ũkĩrĩmĩrwo kũrĩa kũrĩ nyũmba iria ciĩtagwo cia Green House, na andũ aingĩ nĩ magĩkoragwo magĩthomeire ũrĩmi ta ũyũ, nĩ getha magakĩhota gũkorwo magĩkũria mahũa ta maya na njĩra ĩrĩa njega, na mahũa ta maya magagĩcoka magagĩkorwo makĩhota kuona thoko njega mũno, gukũ guitũ bũrũri-inĩ kana nanja wa bũrũri. Maũndũ maya, makĩrĩ mega mũno nĩ amu, ngĩnagia andũ arĩa makoragwo makĩruta wĩra kũndũ ta gũkũ, nĩ magĩkoragwo magĩkĩona wĩra na nĩ andũ aingĩ mũno makoragwo makĩandĩkĩtwo nĩ ũhoro ũyũ wa gũkorwo makĩruta wĩra ũyũ wa mahũa.